Ore na ingolikinot sapukin natumi egirai aingoru enkisuma e internet na nchere etii nkwapi nalakwa natii kuna wuejitin naji interior na kegol naa nona kwapi oleng amu metii ositima na ore peaku metii ositima na kegolu oleng metumi enkima osimui ninepu metii entoki naji network ore peaku metii network neaku midim pii aingoru enkisuma e online neaku mindim atijinga kenare ake nitobiri na ena naji internet tonona kwapi nepiki ositima na ore si aitoki na kujabsimui amu ore kuna sikui oshi taata naata inakisuma na kegol oleng kitumiai ropiyani kumok namaa pokki ngae loidim naa atabaki

Ore na oshi taata kaidim najo kenyor nkera ashu irbarnot ashu ltunganak akeyie atamany ntauni neaku meorkuak leapa ele orkuak letaata neaku kajo na nanu ketii na raha taun oleng metii siatin kumok ana eramatare matejo enkiremore, kelek esiai etaun oleng na ajobna nanu eahomo ena aibelekeny ntokitin kumok ana naa eshomo esiai e economy abori neaku ata ltasati lemeidim esiai enkiremore ore si aitoki ibelekenya ntokitin kumok ana enkishopo amu ore enkiko ltunganak peishopo etii taun nemeina kishopo natii idialo eang.

Ore na ilomon lengeno laidim atiaki ltunganak opoito na dukuya aya roruatbsidain aa nchere kalo na angas aliki ajo kesidai inabae oleng na kenare ake nikias nejia nalo na aliki ajo melek kake nemeyieu nikining ltunganak ashu nikincho nkuti tokitin pemekiya ake eroruata kenare nikigolu amu etii na ntemat neaku keyieu ake nikigolu oleng nitoki si aku ekingor aate aingur isesenj lang o Pemeaku nikiroriat kiasita niloito naa aakubairaar keon ntokitin nimidimu osesen neaku ore enedukuya enare niramat keon

Ore na imbaa najo na sinanu nalo aingor agira aitamanaa endaa na uni tolchamba na nchere kalo nainguraa ajobore enadaa kaaterit enyor amu kepaasha ndakini etii ndakin nanyor enterit nado netii nanyor enterit narok etii ndakin nanyor naa enkulukuoni osunyai neaku ajo nanu kangas alo aingur nejjia naitoki naingur kai nalo aitobir entapukai etii ntapuka nanyor enkare netii nemenyor enkare neaku kalo aotataniki enkare nalobaitalam nkulie ore si aitoki etii ntapuka nanyor enkolong pebuku netii nemenyor oleng nilo ainguraki ewoi nemenyor oleng na pebuku aitobiraki.

Ajo na sinanu etii golikinot kumok enkisuma e internet amu matejo nye etii sukulini natii nekwa kwapi naa ajo na sinanu kuna kwapi naijo ushago amu ore nona kera midim atabaki entoki naji internet amu metii nkwapi enye neaku kepuo ninche naa aimaa ngolikinot kumok nimidim atijing enakisuma etaata ore si aitoki kegol enkinyangunoto osimui naasieki enkisuma amuetii na maisha abori tekunakwapi midip atabaki kuna simui ore aitoki na kegol enkingangunto obundles naitumiai na aningie enakisuma esimu neaku ajo na nanu kelo oshi neaku kegol oleng to kera natii nekwa kwapi e ushagoo

Ore na enatoki naji dipers onkera na ntokitin nainyanguni eton aakiti enkerai peyie elo aitumia aisaidia keon na sidai oshi oleng amu kepuo aret enkerai peyie eaku ninye confertable nelo na airura aitobiraki ataa entouwoi enye kirura sininye aitobiraki ata tenelo ewoi meeta ninye wasiwasi na enkerai kake ore oshi kuna dipers ore enkata nayau biotisho nama sidai tenkerai na enkata naishopokoki enkerai na ajo sinanu kuna dipers yenkata naado ,mishaa nishop enkerai dipers tenkata naadoata teninchopoki enkerai dipers nituinyal enkerai dipers neaku netotona oleng na kenare nintau amu kelo na apik ntokitin nijo napuo ainyel enkerai osesen lenye.

Ore na angas entoki edukuya na kang'as ajo menare oshi nepiki ropiyani eng'ari ore nye ewoi najo ltung'anak kepiki ropiyani na keeta oshi nkulie siatin kake kepik ltung'anak iropiyiani amu matejo ore ireuta eng'ari na isieki aitau iropiyiani matejo eniata entoki ninyang'u torbaribara ashu kintasheyieu irpolisi nishaa na pilak enkiti toki nimilo oshi alak tesimu ore aitoki matejo engari nai epikitae esimu intau ake ropiyiani ninchooyo kake menare nipik iropiyiani kumok inewueji amu ore peaku etaduo irmukurani na kepuo na agil eng'ari nikiar neya ropiyani neaku kenare ake niking'uraa ate nimikip ropiyani ewoi nebo a a naduo ang'as eng'ari.

Ore na angas entoki naidim atejo ore ngarin pookin ngejuko nilo ainyangu tewoi ongarin na kajo nanu te online oshibelaki ropiyani meyieuni nilak cash na ore ropiyani nidol ake tesimu ashi itumiai embenki ashu mpesa ashuvenkadi kajo na nanu mimin nona ropiyani mimin pii amu kidimi aitau ajo italaa apa enkolong naje esaa naje mimin naakata, kakeore cash ata ingero aisgnia naa mpala ajo atalaa apa kuna ropiyani kelo nelotu oltungani nejo itu apa ilak nemeetai naa evidence naatae amu ore nye ena evidence naatae naisigni nkardasini nemesipa oleng kenare nikilak ropiyani tesimu amu nakata mimin iropiyiani na nakata na eetae osotua.

Ore na teniloaaiahore emashini nadung irkiek nakelek esiai oleng amu emashini ake naas esiaia nimilo anauru nilo naa aku itudungo rkiek kumok ana eniyeu matejo tanaa iyie nidung irkiek pishet enkaji tine ashu piun olchamba na isiekisieki nemiminauri kakebore entolu kengasa nye aku ke risky amu indim nidung keon tentolu ore aitoki kenauru oltungani amu ailepie aosh olchani na ore si aitoki indim naa aku tanaiyeu nidung irkiek kumok nimitumoki amu naa inauru na neaku irkutik ake indim atudungo tenkolong naje nemetiu ana emashini nemenauri nedung irkiek kumok oleng terishata nabo.

Ore na ntokitin nayieuni peyie atoosho kura na kangas na nanu nalobajo eyieuni entoki naji enkipande ino na keon naore enkipande na enkiti toki naigeronkarn inonok, nigero larin likitoiwoki na kaakop ingia nitadol mbaka ewoi ningua tesiadi neaku ajo na nanu engasa ayieu entoki naji nationa id ore si aitoki keyieuni niata enkadi nioshore kura keetai oshi entoki naji registered voter na lasima pingasa alo airegister ana voter peitumoki atoosho kura neaku lasima piata nona tokitin are nona pala are na pitumoki ashomo atoosho kura naa telosho lang le Kenya.

Ore na tenkopang ore embaket enkurma na kemiri mia moja otamanini na ore entoki naitegemea na kakwa ropiyani etumirieki apa irpaek kelo neaku neaku kilep na irpaek tenepuo lainyangak ainyangu neaku ore pilotu aidong enkurma neaku kegolu oleng kilep oshi enkurma egira adoyio neaku ore eneji kilep nilep kitegemea naoshi ajo kebaa irpaek oitawuoki nakaja emirita olopeny irpaek idipa atayiolo ajo kebaa ropiyani napuo ninche amir kulo paek tenepuo aidong metaa na kulo paek enkurma neaku kilep na bei itegemea ajo ka season etiiki kaaja apa etimiraki irpaek.

Ore na ntsa na ajo na sinanu enewueji na naitashieki ngarin teleosho lekenya na keji na national safety awareness na ore na ena enajo enkrna na kitashieki lotot oltunganak nepuo aisho ltunganak entoki naji driving licence nepuo na aikikisha ajo keeta ltunganak naa eseriani torbaribarani, ereutai ngarin aitobiraki kepuo na aisho ngarin ntokitin naji number plates nepuo na ainguraa ajo keeta ngarin service sidain kepuo na aleeno ngarin natii irbaribarani nitoki si aku ninche oitashieki nkera ore entoki naihusu ngarin na ntsa naitashieki insurance ongarinalo na ayakikisha ajo keeta na eseriani ngarin.

Eh ketii enkoitoi naa ormutandao naidimi atijing'ie ewueji ong'uesin anaa Nairobi national park uh kepuoi naa nilo naa alo google nilo ae search ina platform e nairobi national park naa kepuo naa oshi ninche matejo live nepuo aitoduaki iltung'anak ine wueji enetiu nepuo aitoduaki ing'uesin pookin anaa enetiu kake kepaasha naa otenilo iyie adol makewon amu ore pekintoduakini tesimu egira oltung'ani amanaa aitodolu naa metiu anaa tenilo adol amu ore nabo mitumoki aibung'a kuna ng'uesin ore piilo du ado, physically naindim aibung'a nindim aikilikuanishore ajo kanyio inji kake ore tormutandao ing'orr ake nemimbung iton ake adolisho neeku naa ajo kisidai oleng tenilo adol makewon neme tesimu iton adol neku naa kidimi pii atodol tomutandao.

Kaidim sii nanu atejo etii ng'uesin naiting'ito te te national park naa nchere ore nabo enye naa irkanchaoni iting'ito naa irkanachaoni niting'ito sininche naa kulodo naa looji ilchakukin niting'ito intokiting naijo hippopotamus rhinos amu ore inye hippopotamus naa tenkare oshi etumi ninche oleng naa ore sii duo ntokiting naijo loo elephant ashua naa oltome naa tenkaraki naa ore duo tii tinewueji duo neji national park naa kikenoro naa oshi mee mesapuk ewueji naa keiu ninche nedaare oleng ewueji sapuk neyieu nepuopuo naa ore sii tewueji neijo nairobi eteshetaki nkajijik kumok neikarrishoe niaku mekure eim iltomia iwuejitin neku ajo naa nanu ina peiting'o eshomo oshi iwuejitin neebolo nemekure aa national park e nairobi naikenoro naa.

Ore na eudoto onkera ina na naremi nkera kutitik ore kila olapa neeatae sintanoni oudi enkerai na ore oshi kulo sindanoni letipat oleng tenkerai kiti ore oshi enkerai kiti meeta oshi ninye enatoki naji immunity system midim naa osesen lenye aibooi moyiaritin na ore peaku mibooyo osesen moyiaritin neaku sintanoni epiki moyiaritin naijo polio na ore pitueudi enkerai na kelo aitaa metaa midim ashomo midim araasa nkulie tokitin nelo enkerai aaku emaima, neetae moyiaritin naijo tb nkulie naino misles lekumok akeyie kenare neudi nkera peaku na osesen lenye kegol nerishe moyiaritin ompukunot pookin pemejing sininye nonngotonye oltunganak oboitare. netoki pookin abiot.

Ajo na sinanu einotito enkumoi oleng oltunganak ashu aa nametii olituetum shida oropiyiani na nchere ore enkolong nainoto shida oropiyiani na enkolong natii sukul neyieuni school fees netabawua deadline negirai aara nkera tesukul natii na inakata ewoi naji sekondari namaata na inakata ropiyani nalo alakie fees nemetumoi entoiinegirai aara yiol tesukul neaku enkata nagol amu kelakwakinibaang sukul namatumoki atushukoi amu ropiyani aigil ayieu pashuko neaku idol naduake ajo enkata nagol oleng neaku ore enataasa nalo enkang lolchereta otii enkalo inasukul aanyu entoiwoi mingoru ropiyani neaku ajo sinanu inarishata apa ainoto engolikino oropiyiani.

Ore naa ira olarikoni ketii naa imbaa ashu esiana oh mbaye nenare niata naa ira olarikoni ore embaye edukuya naa kenare niyiolo atoriko iltung'anak nenare niyiolo ating'iri iltung'anak amu ore iltung'anak lilo atumore naa kepasharo iltung'anak netii iltung'anak naa loota naa irkuaki torrok kenare nilo ayiolou ating'iria iltung'anak ning'iri intokiting naajo ning'iri pokitoki amu nemeyieu sii niki nikipuo iltung'anak aaku ninche likirikito kenare ake niata naa msimamo anaa olarikoni keiu neyiolou iltung'anak ajo kanyio inyorr kanyio imba kanyio indim ataasa kanyio mindim naa kenare ake sinye iyie ninyorr ninyorru iltung'anak linonok nilo aijalie ninche nilo adumu ninche naa ninche sininche mitayu induat metaa mee iyie ake logira aitai induat nirik olosho anaa enanare.

Ore na entoki naji itax na enabae na nadunguni ropiyani oltungani peyie apuoi na ailepunye olosho matejo tanaa ormushaara etum oltungani nelo na serkali adungoo nona ropiyani nemeta oshi oltungani lemedunguni oota ormushaara ore pooki tungani oota ormushaara nailo alak iropiyiani kedunguni ore ana enkumoi oropiyiani nitum iyie na nejia etou enkumoi oropiyiani nikidunguni neaku kajo nanu kelak kulo tunganak iropiyiani kumok nilo alak nepuoi ashetie irbaribarani nelakieki esile nikiata onkulie kwapi neasieki na mbaa kumok ana ashetie sipitalini nepuoi ashetie sukulini neaku ajo nanu inaoshi pedunguni ropiyani peyie etumokini ashom ateshetie olosho naa.

Ee ashomo akata nanu tengari enkima na nchere esidai inabae oleng na inyor oltungani amu kitelek oleng esiai na elototo amu tanaailoiti ewoi nalakwa nimintoki ajing ngarin amu kegol engari kelek engari enkima hoo duo naa kelo neaku kelo akiti alanng nkulie garin, keetaentoki naji timetable na kelo neaku ki inconvenient irkulie tunganak neaku kake kelek si alang enteke na kegol naa inakata enining ajo inoto ninye ajali neaku ajo na nanu kisidai oleng engaru enkima kenap ltunganak pookin tenkata nabo na ore si aitoki na indim atudumu ticket enye tormutandao na ilo ake aisearch madaraka exprees nilo airony ajo iyieu nilobewoi naje nikiliki esaa naipang engari wesaa nashukunye wenkolong nikinchori mbaka olorika neaku indim aibooker tormutandao